Ore ena naa esiai naputi olchai aitayu tolchamba , ore naa enasiai naa keasita iltunganak kumok oleng enaturore. Ore esidano enasiai naa keret iltunganak etum iropiyiani eimu enabiashara .Ore eniare keeta iropiyiani naji bonus naa ishoori , ishoori tolaturok tenebaya kila december. Ore eneuni naa keyieu, keyau ninche engari enye aitataniki kulo aturok pemenyamalu ninche aya ormajani lenye enkampuni.

Ore ena na enturore enkumbau ore na ena turore orkimbau na kitumiai aitobirie enaisugi arashu osigara ore esidano elekumbau na eret olaturoni petum iropiyiani eimu na enabiashara ore eniare keeta naa ltunganak oitumia kuna tokitin neaku eret sininche putum kunatokitin petumoki aitumia.

Ore enasiai na enkitobiraki ekeki tiang ore na enasiai kelelek oleng amu mitumia na oltungani ropiyani kumok ainyangunye ore na eniare na keki naitobiri tiang na sapuk oleng ore eneuni ore enakeki kenya ltunganak eo esidai amu enoldukai kebik na ambaka ninyala toldukai.

Ore ena naa enturore omposho naa ore naa enasiai naa sidai katukul amu eret iltunganak etum indaiki etum indaiki eimu enasiai ,ore naa eniare naa etum sii iltunganak iropiyiani temirare ekuna poosho.

Ore ena naa eramatare oluk, olukunguni naikenori toonkajijik napaasha . Ore kuna lukunkuni naa keori ninche nepik ilukunkuni ormosor bata , nepiki sii inoonkiri bata, oljopoi si , pee etilaki alaramatani atooro faida eyiolo faida ormosor okuna kulie. Ore naa esidano enasiai naa metum ilukunkuni emoyian naata nkulie , ore eneare eret kuna lukunkuni pemenauru ninche epuoyia epuo ainguraki ate endaa , ore eneuni naa eyiolo olaramatani endaa nabaiki kuna lukunkuni enyenak nanya anaake

Sapuk oleng enasiai tenkopang tenakraki ore enkopang neton easi ena turore orviasi okulie kumok. Ore ena enaturore neeta enafaida oleng amu keasi biashara eimu enasiai naa kenyor sii iltunganak kumok atam eleviasi. Ore esidano enasiai naa kitobirieki chips okulie daiki kumok .

Ore enasiai naa kijo naayiok kule naoto enkukuri . Ore enasiai naa keasa tenkopang amu eton enyor iltunganak kuna ale oleng . Ore esidano enasiai naa kepik naa orkereti lemaa pemeim ake . Oresii enasiai naa kitobiri enkukuri , nepiki oloirien, ore naa idipaki , nepiki oloirieni , nepiki kule nayiera niropijita , ningwari inkolongi are arashu uni , neoku naa kuna ale , neaku sidan oleng.

Enetipat enasiai oleng amu ishori ilukunguni olchani pee erip naa pemeibung emoyian. Enetipat oleng amu isho ilukunkuni ebulu araka netum sii biotisho sidai netum olaramatani faida amu mekure mekure naa ee ilukunkuni enyenak.

Ore naa ena baye eneikuni pee etumi, ore ene dukuya naa impoosho kuna, ore oshi impoosho, neatai imwain napaasha, keatai imwain, kaidim atolimu imwain ajo are ashu uni napaasha, natii Rosecoco, etii Sura mbaya, netii sii inkulie kumok ake, naa ore eneikuni pee etumi, naa nabo ilo ainyang'u embeko enye, niun, pee itilaki naa ainoto ina mwa ninyor oyie.

Kore naa te emurua aang' iyiok, kuti iltung'ana ooshomo aapik nena kipang'at naaripieki inkishu nabo elo nemwoyu arashu nee. Amu, ore kuna olong'i, eewuo naa opa aitayu orais inkoitoi naalo ashukoki ilairemok isentei arashu einyang'aki inkishu nabo elo neiminie, iltung'ana inkishu enye arashu nabo ewuo nemwoiyaa nee, neaku etii sii duo nena oitoi kake mademu sii duo sai.

Ore naa enkiremore oolpaek te enkop aang', naa inji ewuoi aikunaa, ore iata oltung'ani olchamba lino, ilo naa airem, niun o empeko, ore pee ebulu ilpaek, nilo naa asemperaki, aitayu ake iyie olchaafu, ore pee indip nilo apik enkai polea najoi top dressing, ore pee indip ore pee eitoki aishuu inkuti oolong'i, niingil asemper nabo eata olchafu, nilo naa aing'uaa metaakutu, nilo akes nabo eaku.

Ore emponata embolea atua inkulukuok inono, naa aisidai amu, elo aponiki naa enkulukuoni naa empiron, nelo sii aisho inkaitubulu inono metaakutu, nesidanu, metaa eng'war inkonyek, naa ilo sii atum enkesare sapuk nabo elo aoku endaa ino.

Ore naa entoki nalotu indamunot ainei, nabo adol ena motonyi, naa ore ena motonyi neji, kijo iyiok te enkop ang' Gulugulu, naa ore Gulugulu naa emotonyi nairemi ake tiang' amu keata naa sininye ifaidani napaasha, eitayu ilmosor, naa kenyai inkirik naa ore oshi tenkop ang' ejoi opa ore ena motonyi, eidim atayiolou oltung'ani losakutisho, neeaku ore pee ilo aadol kimirita ena motonyi, neyiolouni aajo isakutisho, neaku ore sii ninye ena motonyi eitumiyai tiang' anaa arp enkang' mincho ejing'u iltung'ana osakutisho.

Ore esiai naloito dukuya tene wueji, naa eitotitoi isinkirir, amu adolita iltung'anak, oonapita iltooi too inkaik, otii naa olturoto ashu ewueji oshi napiki isinkirir aarukanie. Ore naa ena siai ewuoi naa aisho isinkirir endaa enche aisuaki atua enkare, amu newuo naake sininche aangamu nenya, ore pee ebulu lelo sinkirir, nepuoi naa aresh, nepuoi naa amir te sokoni, arashu emiri amiraki inkwapi e ong'ata.

Ore eng'eno nananre nilo aatau pee ias ena kiremore o mpoosho, naa enare niyolou ajo kalo kekun enare niun impoosho inono, amu miun sii pooki kata ake, etii olkekun lotii olari, netii olkekun nemetii olari naa neaku enare niyolou naa olkekun onare naa neuni impoosho ake. Ore sii enkai niyou niyolou naa enare niyolou enkulukuoni ino, arshu niyolou naa enetiu enkulukuoni ino tanaake ebulu impoosho teine. Ore enkai naa enare niyolou empeko nilo aaun arashu empeko nalo aaku oleng' tiatua ine wueji inyi. Ore enkai naa enare naa noiyolou ilkeek lilo apik naa nena impoosho inono arashu ake iyie empolea, okulie tokitin kumok naa.

Ore naa kuna naa inkishu e kule, ore too inkishu e kule, naa kanyor nanu freshian, inkishu naaji freshian amu elelek naa eramatare oo nena kishu, na ore pee ilo aramat oleng' naa kincho sii kule kumok, ore ake pee eimu ninche, nintoti ake nincho enkare oleng', nincho inkujit oleng', naa kiwuo aisho kule kumok. Nemegol sii eramatare enye amu, egol pee ewuo ajing' ildudui arashu ilkuruk, oonya inkishu., neaku megol sii duo eramatare enye oleng'.

Ore engf'eno nanare pee eatau oltung'ani pee eas ena siai, naa ore naa ene dukuya naa enkiremore, oolmatunda ooji Makadamia. Ore sii Makadamia nemeata sii duo ninye, eramatare sapuk, naake ore ake pee indip atuuno olsheta lino, nelo ake abulu openy, nipik naa iyie empolea, nincho naake metubulu openy amu menyor sii duo ele sheta enkare sapuk. Neaku boraa ake iyie ipipika inkulukuok inono sidain, netii enkolong' ake iyie nemetii enkolong' saapuk, sii duo oleng' amu nelo aar kuna, neaku eyou ake enkiti olong' neyou empolea, neija ake.

Ore naa nabo adol ena, nalo ademu shaai oshi naitobirieki olmajaani oji, olkaawa, ore naa olkaawa, na kewuoi ake aun too impareti, neanyuni meoto lelo anderera lenyena, nepuoi naa aituyu ilg'anayo ooto, otodorita neing'wari kuldo oonyori, nepuoi naa aaya enkiwanda naitobirieki, nepuoi aapej, ore pee etoyu neitobiruni naa kaawa nayierieki shaai.

Ore taa ene wueji naa shelves arashu elenkut e supermarket, ore naa ena siai naa sidai amu, elo airetoki naa iltung'ana pee eyiolou enchoto natii indaiki napaasha arashu intokitin napaasha tolduka sapuk, le supermarket, amu ore ene wueji naa ilo aadol, etiu anaa ewueji natii ilg'anayio, o indaikin naa naayai ake iyie. Neaku ai sidai ena toki te enkop ang' amu ilo naa oltung'ani aipang'a intokitin inono te esidano, pee etilaki iltung'ana atishil, pee edol ajo kainyoo eyou neyaa.

Ore naa ena siai, naa esiai napiki emparet ilmutaaroni pee ilo apik empeko ino, naa ore eneikunaari, tenkop ang' ore ene dukuya naa indim aitobirie oltung'ani ilmong'i, ilo aen ilmong'i linono, olchembe, nilo naa aitobir ilmutaaroni linono. Ore sii enkai, indim aitumiya inkaik, kore ake pe ilo aibung' olchembe le enkaina nilo ake aim nintobir ilmutaaroni nilo aapik naa empeko ino.

Ore naa kulo naa ilpaek ootebeluaki too imasokor, ore eneikuni pee etumi naa tenindip atekesu oltung'ani ilpaek linono tolchamba lino, niyau aang', nilotu naa abel ilpaek naa indim atebela too inkai ake, arashu naa ilo aitumiya emashini naiyawaki kuna oolong'i nasiokisioki esiai enaji eshella. Neaku neija inko pee ilo atum ena siai.

Ore naa entoki naitishipisho tenasiai naa ore enkiremore omposho naa keetaa sii faida sapuk amu ore pilo akesu idol eleshamba ajo esapuk naa ilo akesu nitum imposho kumok nilo amir nitum iropiyiani arashu iloake anya tiang. Oresienkae natishipisho, ore iyata oltungani olchamba sapuk anaa ele nindim atuuno ntokitin napasha kumok tiatua eleshamba anaa pidol tenkae shhoto etiu anaa etuunoki irpaek , neuno enkae shoto imposho . Neeku indim ashomo tena atorioro ele shamba niun indaiki kumok napasha .

Ore na nkiasin nalo as enkirubata enkisuma peyie esioyi entumoto enkisuma na ore enedukuya ncho elo alak sukuulini pookin iropiyiani naasie na siatinil esukul anaa enkinyangunoto ombukui, ore si eniare ncho elo aiger irmalimulini orisio tesukul tosukuluni pookin olosho mbaka nekua natii reserve mbaka kuna e town amu inakata elo arisioyu enkisuma.

Ore naa enikinko pee kilepunyie enkiroroto oirmwalimuni onkera naa ore enedukuya , ncho elo ormwalimui aitobir iltururi opasha tedarasa, nelo aisho inkera tolelo inkili, inkilikwanat napasha pepuo awal nenakera . Ore naapepuo awal naa kenare nelo ormwalimui ainguraa ajo kainyioo easita nena kera , naa etilaki inakata ormwalimui airorie nena kera . Ore siienkae naa naboelo aiparishore ormwalimui inkera inkilikwanot napasha edarasa petum inkera atawal amu ore pewal enkerai naa inakata ake etilaki ormwalimui tedarasa .

Ore na eniko serkali pelo agelaki nkera inkoleji na kitobirua na serkali taata enkae siai naji ene kuccps ore na teine elo serkali agelu openy, elo enkerai dukuya agelu openy ishori metegelu nkosii onguan napaasha niriwaki ilo arashu ina portal e kuccps ore pelo airiwaa nona koosi ongwan nelo na serkali adol ajo kaesidai pelaaki arashu negelaki petum alaisumare inakerai.

Ore naa elo kotini ainining' imbaa naipirta enkulukuoni, esuj naa kotini olkereti lenye etii naa olainyang'ani arashu olopeny olchamba, wele naa lotimira olchamba lenye. Ore kulo tung'ana aare, neata pooking'ai impala naipirta naa ena kulukuoni, ore olopeny lolchamba naa ninye naa oyau impala enyena pee naa duo ewuonuni aoriki siininye olainyang'ani. Naa tenelo naa netimira ele tung'ani ele shamba mara mbili, naa kepuoi naa asujaki ninye, nelikini naaa peori ele shamba neorikini sinye ele ainyang'ani impala enyena naaripie ena kulukuoni enye nainyang'ua ninye.

Enare naa olaramatani neata imbukui kumok, naaripie eramatare enye . ore ene dukuya, neyou naa neata olaramatani embuku nayiolounye ifaida o asara nainoto tiatua eramatare enye. Ore ene are neyou naa olaramatani neata imbukui naigerieki intokitin nainyang'a, naitumikate aramatie naa kuna kishu enyena arashu intare. Ore intokitin e dukuya too nena naa osirinki, ilchanito lobakieki kuna kishu. Ore ene uni, neyou naa neata embuku o iropiani naaripieki intokitin nainyang'unyeki anaa spade, osirinki o kulie kumok.

E nare naa olaramatani neata naa imbukui kumok tiatua eramatare enye, ore embuku e dukuya, naa anayiolounye olaramatani ifaida anaa asara nainoto tiatua ena ramatare. Ore embuku e are naa embuku pee eyiolou ninye iropiani nayiou neitumika tiatua ena ramatare, peinyang'unye intokitin nemeata. Ore embuku e uni, naa embuku ena nayiolounye ajo ainyoo einoto tiatua ena ramatare naa kaji eikunaa peitaas esiai kuna ropiani nainoto arashu neponaa intokitin nemeata tiatua ena ramatare.

eata naa tipat oleng' iloonitiatua ilairemok kutiti tenkara ake ore kulo airemok kutiti, inepu ninche eton naa meata iropiani naitosha, peiremisho naa duo arshu neitaas isiatin nabaiki, eton naa ninche eata inkuti ropiani nemeata sii capital sapuk naitosha aitaas isiaitin, neaku kore kuna looni, keret naa ninche eaku ninche, nepik sii ninche ewueji naishaa naa duo pee etum intokitin pooki naayiou.

Ore engoloto edukuya natum ilairemok ingoru ilooni naa kengas alayu ninche ewueji nayayie kunalooni amu eya naa nitum kore looni naishori tonkulie wuejitin naa kuti oleng. Ore eniare nelayi sii iltunganak loitasheiki tekuna looni amu inepu naa kulo airemok kutiti eton emeeta ninche iropiyiani kumok neeku ishori ninche inkuti ropiyiani tolooni . Ore eneuni egolu sii amu eya nishori kuna looni nimitosha naa inyangu kuna mashinini enkiremore enye.

Ore ewueji natumie ilairemok kutitik ilooni nemeeta garama naa keetae kulo airemok sapukin oota iropiyiani , nisho ninche kulo kulie airemok iropiyiani olooni kake nemeeta sii garama sapuk . Ore ewueji eare natumieki kuna looni naa inkampunini anaa inesukari nekincho ninche loan nintaas esiai niyieu kake nemeeta siniche garama sapuk .

Eetaa naa esidano esabu tolchamba tenakaraki ore olchamba neyieu nias esabu ayiolou ajo ebaa faida ninoto teleshamba , nebaa sii asara ninoto teleshamba lino pemelo ake nitumito asara nemiyiolo neaku isaidia esabu niyiolo sii ajo kainyioo, kainyioo naifaa pintoki naa ashukokinyie eleshamba lino atuuno wenkesare sii eleshamba lino.

Ore entoki edukuya naa perip iltunganak intimi enye pemisho naa ninche iltunganak kulie edung intimi amu ore ntimi naa keyau olari . Ore entoki eare naa perip ninche mincho epej intimi amu tenitanyamal naa kuna ngwesin namanya , peiteru ninche eingoru ewueji sidai teninche.